Ore enkibelekenyata nadolita naibelekeny tosokoni naa, ore enedukuya naa pang'asa arrerrena aitobir aitau endaa nanya lukunkuni petum afya sidai, netum aitaga irmayai esidai, naidim naitobir orkitamanyi lenye, naitoki naitobir enkaji nairrag ilukunkuni naisho loing'ok aitobiraki esidai, naitobir osokoni nai market enaikunaki taata esidano enye, ormayai naitau intreini napik irmayai, naas nana kibelekenyat errerren naidim ataasa.

Ore kuna naa nkilani nijo noshi emutumba. Ore nkilani emutumba, naa itum advataisa esidai. Metaa taata, iyaku a good example, arashi intobiraki ormanyi sidai nibung kuna kilani aisuj, nintobir ewoi sidai nipik, nitumoki taata ayawa osokoni ni advertise enaa mitumba. Neeku ninye olosek lidim atimirie kuna kilani naidipaki apa aishopo, naaji taata mitumba.

Ee meeta ilarin oifaa bora me ntabaiki noto enkipande nintabaya ilarin tomon o isiet niyu ninteru aisavesave iropiani. Neeku ninteru aisavesave iropiani piisotsotoki, neeku lelo arin ake iindim bora metaa iyata enkipande nintabyie ilarin tomon o isiet iyata esiai miyata nibol akount naa ore piitum enkiti toki nipikpik nisavesave. Neeku lelo larin liindim aitabaki ilarin tomon o isiet niilep alo dukuya.